Ore ena naa ewueji naitobirieki imauani we enkitobirare o mauani. Ore kulo tung'ana ootii ene naa kegelita imauani, apik enebo imauani torok, nepiki kuna sidan ewueji nabo. Ore ene are ore kulo tung'ana osisho tene negelita imauani apik naa noo rangin opaasha apik tenebo.

Ore ena naa enapare o ndaikin naing'ua ilchambai naa kore enapare empickup naa kesidai oleng' amu kenap ntokitin kumok naake epiki nkeek airishu pee meurori ntokitin enye aing'ua shumata ena gari. Naake sidai naa amu kisafirisha ntokitin enaa irviazi, nkitung'uuni o nkulie kumok.

Ore ena siai naa esiai natekesuaki ilpaek, aitung'waa ilchambai, nepuonuni apik enkolong' peyie etoyu pee etilakini apik ilguniani. Ore ena bae naa sidai oleng' amu ore kulo paek naa ilooshi paek sikito, oonya iltung'ana oata emoyian e sukari, nemelelo ake amu enyor sii pooking'ai, keisidai sii eseki enye.

Ore ena siai naake eesai te esokoni eyau iltung'anak irmaembeni aitung'ua ilchambai lenye neponu aamir too sokonini, naa kore sii emirita eponu aing'oru ilamirak kuliek lotii sokoni looponu aaya kulo maembeni lenje te bei sidai, nepuo sinije aatum faida. Kake sidai oleng' amu keret naa ilamirak kuldo lemiidim atabai ilchambai.

Ore ena naa enkitobirare embolea naitobiri tiang'. Ore entoki nayieu ena polea naa keyieu niata inkishu inono pee intayu emodioe nipik tenebo niyanyu mewo nilo aitayu apik olchamba lino. Ore sii enkae nayieu ore piitum intokitin naitumika tejikoni anaa indaiki naatelekutua olchafu oingua jikoni naa kitobir sininje embolea naakitobir oleng' amu eitubilu intokitin too mbarentin.

Ore ena naa empejore oo isinkirir, we emirare. Ore ena siai naa sidai naa oleng' amu, ore etapejoki isinkirir naa keaku sidai amu meinyala, naa ore sii enyol iltung'ana kulo sinkirir amu ore naa piinya na kesidai tosesen neata afya.

Ore ena siai nagira aasa tene naa esotore, egirai aitayu isinkirir, tiatua kulo daami lenye, eoritoi naa isinkirir otubulutwa olataakutua sapukin o kulo lkutiti apik bata, neitaini sii sininche kuldo otabaitie enkaitie enkata enye naitayuni pee epuoi aamir, nepiki kando pee eyai sokoni, naa ore ena siai naa sidai naa amu eyiolouni ajo aji etii isinkirir kutitik naa kaji etii kulo sapukin oimachua.

Ore enabae, nemesidai naa katukul. Amu, ore ena oitoi natii ene, nemesidai. Ore pesha enchan sapuk, ninyala, neeku misho iltung'anak itabaya intokiting enye ewueji naifaa nebaya araka. Ore eniare, ore kuna garrin natii ene, na kenyokita naa na keurori, naake eurori sinche iltung'anak naa keumia, ninyala intokiting enye nanapitai tiatua kuna arrin.

Ore enasiai temurua natii, nake itumia naa iltung'anak irpaipi, nasi oltung'anak otaaniki ireyieta, nitumia aoshu enkare, apik ilchambai lenye, nepik intokiting enye natuuno tolchambai. Ore si enasiai nasidai oleng amu, ore enkata nemetii enchan, nakeretu intokiting natuunoki tolchambai, pendelea ake aku.

Ore enasiai, na kitumiai irmong'i aibutishore tolchambai. Na kesidai naa oleng enasiai amu, meyieu si iropiyiani kumok, na kidim pooking'ae anoto inkuti ropiyaiani, peitumia kulo mong'i aturushore. Ore si eniare, ore pee iyata irmong'i linonok, nitelelek naa esiai amu, intayu ake irmong'i linonok, nilo aturushore tolchamba lino, nitum faida sidai oleng amu, eitu naa intumia ropiyaiani kumok.

Ore ena, neunore ontokiting tolchamba toweiting e greenhouse. Ore enasiai, na kitumiai naa enkamba aunie intokiting tolaini obo, na ore si peidipi atuun ometubulutu, nepiki tenelo naa irnyanya etuunoki, nepiki naa usii naisong'isie kulo nyanya, pemelus enkop neinyala.

Ore ena naa enkitotiore o ntare epikakini ninche endaa, ewueji nabo. Ore naa esidano ena siai, naa ore kuna tare, meisho olaramatani esiai sapuk, ekwetitaa oleng' amu, edaa naake te ewuei nabo, neishori enare, neraposhou ninche newuo aeng'ieng'a. Elang' naa sii tanaa ibolu peyie ewuo adaa tiaulo, nekisumbuan nekwetitaa oleng' meisho olaramatani eseriani.

Ore ena baye naa eramatare oonkishu esaiwal. Ore naa kuna kishu naa sidain temurua natii amu, ore enkiteng' esiwal naa kesidai amu eeta kule na sii sidai temira amu eeta iropiyiani sidain, naa ore inkishu esaiwal anaa oloinkoni naa keiu ninye ilasho sidain, naa ketumi embeku sidai esaiwal. Ore sii eniare ore olaramatani netum naa ninye faida eimu esiatin enyana emirare oo nkishu.

Ore enabae, naa ewueji natii ing'uesin. Ore kuna ng'uesi, na kesidan naa oleng amu, keponu iltung'anak adol kuna ng'uesin anaa oloitiko, okulie kumok. Na kenyori si ashom atodol kuna ng'uesin enkata nadurrita ninche apuku tewueji nabo, alang' enkare apuo enchoto e Tanzania. Na kadol naa nanu ajo sidai inabae pi amu, keyau iltung'anak, neyau iropiyiani, atua enkop ang'.

Ore naa tene nadolita ewueji o ncheriani e sukuul, eniare naa intokitin naasa te sukuul, ore ene uni naa ewueji netii nkera e sukuul, ore eni ong'uan naa ewueji oltung'anak loasisho te sukuul. Ore ene imiet naa ewoji nagira aas aasishore iltung'anak ooshetisho tena sukuul.